Ĩnyitaga itemi rĩa ũkinyanĩria wa naihenya, ũhoro wa nenda cia ũkinyanĩrĩa na ũtungata ũcio, nĩ tondũ rĩrĩa tuge kwa mũhiano rĩrĩa wahũthĩra thimũ, gũkinyanĩria ndũmĩrĩri ĩtiganĩte kũrĩ andũ kana mũingĩ, nĩũtuĩkaga wa gũkinyĩra andũ aingĩ, nginya kũrĩ ũrĩa ũngĩmahũrĩire thimũ. Kwa mũhiano, tuge nĩ ngurubu mwĩnayo, kũrĩa kwa WhatsApp, nomũkinyanĩre mũrĩ andũ aingĩ mũno no ũhoro ũcio ũgatuĩka wa gũteithia gũkinyanĩria mũingĩ naihenya naihenya, kana ona facebook, mũgakorwo mwĩ gĩkundi, mũgakorwo mũkĩheyana ũhoro ũrĩa mũkwendaga kwĩ mũingĩ na ndagĩka, kana kahinda kanini mũno, no ũhoro ũcio ũgatuĩka wa gũkinyĩra andũ aingĩ. Koguo ĩgakorwo ũgĩtema itemi inene ũhoro-inĩ ũcio wa gũkinyanĩrĩa na nenda, motungata. Onakorwo nĩ ũndũ wa hinahi, ũhoro ũcio ũgakorwo ũgĩkinyĩra andũ aingĩ o ũrĩa kwahoteka.